kadamu ajo kepiki naa ntoki najo kendaa nesiapaari amuu kitelelek duo enapunoto metaa keyai enelakua kidimi sii ateeniki ntukutukuni imbasikelini metaa kerrumori kore sii enkae naa ore tenaa endaa duo etipikaki enewueji anaa kelnyanya kempuka kesiapari metaa midim duo atijing'a olchafu neeku kitelelek esiai ooltung'ani anaa koltung'ani duo oturisho temparet.

Keetai inkopisi kumok naateshetaki tolosho le Kenya enaa tenkop pookin te lulung'ata naa kore Kuna opisini naa keshum iropiani olaasak, osukuuluni. Ore sii enkae kidim aibung'a nkera Kuna ropiani nepuo ashum tena ofisi naji embenki pee etilaki duo sininje airiwai. Ore enkae mekure apa enapi iropiani terishata naado oleng' kake etaa iriuni isimui kepuo Kuna opisini nishoruni ntokitin naaji nchekii metaa keninje etii iropiani inonok neeku mekure eetai duo enikuni pee enapari iropiani. Neeku inepu duo ninje Kuna opisini neshum iropiani kumok oleng' nemidim atanapa oltung'ani.

Kadamu ajo ore apa pee euni ilpayek ore ake pee etoyu naa kipoti iltunganak kumok oleng' nepuo aakes ilpayek too nkaik enye neponu naaduo aanap too iltarakitani aasot kulo payek aapik pee epuo aapik stores too nkankitie. Ore duo esidano ena siai naa njere isayasisho peyie itum duo siyie anoto endaa ninya niidim siyie aishoo olmarei amu are nakata eibaki naa metii iropiyiani naaitusha ilaasak neeku ilo akesisho pee kinjori ilpayek kuti lilo siyie aitotiyie inkera inono tiang'.

Ketii iltung'anak loiterutua duo entoki naji project nebaki naa kore ena siai naiterutua nebaki naa enolturur nitamoki iltung'anak, nipoti iltung'anak meetu duo sininje aiger ote peeku siinje loopeny tenkaraki kitengenaki enetiu ina siai olturur enaa kenetiu ina siai naisho sii iropiani naajo iltung'anak ke loan. Neeku kitamooki iltung'anak niiger inkarn enye metaa kore sininje nejing' atua ilo turur netum naa duo sininje eretoto sidai oleng'. Neeku ore duo ena siai naa iltung'anak ishoritai mi register ate pee etilakini duo ainoto ajo ketutumo ni promote naa siinje ena siai naji ene olturur.

Keetai toi tolosho le Kenya nkopisini kumok naishooyo loan ore sii enkae naa kiidim aatushum iropiyiani oltung'anak laasak lenkop olosho pookin ore sii duoo aisul oleng' naa ore ena siai eimu esiai e bank najo Equity naa kebaiki naa keret ntomonok eimu biotisho enye metaa kebaiki naai nemwuoi entomononi naa kiidim atala nena ropiyiani enye esipitali metaa ore duo kenyok aijalie duo biotisho oltung'ani metaa otii atua ninche naa keretu ninche metaa ketum eretoto naimu ninche pooki olong' opooki rishata.

Kore tolosho le Kenya naake keetai ilubot oleng' naa eramati nkishu te nkumoi oleng' naa ore sininje nkishu naake epaashipaasha metaa keeta entoki najo ilashumba branding naake epikakini olchoni enkiteng' tioriong' metaa iyolo ajo ore ena kiteng' naa ene na shoto, ore ena kiteng' naa enoo nkirik, ore ena naa ene kule, metaa keisaidia duo ena siai enaa keret olaramatani metaa kidim atooro nkishu enyenak, neyolou nkishu enyenak metaa kore sii enkae nemidim aimina nkishu.

Keyeu duo kore iltung'anak naake iteng'eni oleng' ajo ore olturur oje naa nji etiu naa ore piiyeu nijing' ilo turur naake eyeu nias eroruata naje we naje. Metaa meyeu duo naake kore olturur naake ejing'u oltung'ani anaa elikini ake kake itodolu ajo eiteng'eni ajo kore ilo turur naake keeta ropiani esiana naje naake ishooyo naaje naa kore pishooyo neeta erishata enje naishooyo kake, keetai sii duo nyamaritin napaasha. Ore ene dukuya kebaki duo neya oltung'ani iropiani kake kore erishata neking'erokinote pee eshuku ailo amaniki etulusoitie etu eshuku enaa ketushukuo iropiani kake mee pookin kekidol ajo kore ele turur naake enyamalu tenkaraki kore laaduo loita kuna ropiani naa mikaja meshuku te rishata naishaakino enaa meshuku pookin terishata duo naishaakino pee eshuku. Neeku kenyamalitin naijo nena naagil oturur, neeku keyeu duo naake iteng'eni iltung'anak oleng' neutari enetiu ilo turur. Ore sii enkae neyeu naa iyiolo olitu eshuku neeta sii duo enaitaasi pee meeku kore olturur naake iguranieki.

keetae ikuuaki oopaasha te lulung'ata te oosho le Kenya kake, ore duo tolkuaak le maa. naa nchere kore to lee, nemeishiaakino nenap enkare duo alo oreyiet. amu esiai enkitok ina. naa ore ena keitodolu inchere ajo kore ilo lee naa mookure eyanyit duo enkitok enye. ore sii duo tenkaraki enkop nikimanya tena rishata naa nchere keishiaakino neretokinoi pookin era aare enkitok oo lee neaku kesidai ena bae duo tenikias pookin tenebo amuu iloo naa olnyora le nkaji nabo onyora le nkitok oo lee neaku keyieu naa keretokinoi neaku kesidai ena siai tukul tena rishata kake kore tiopa nemeshiakino amuu eutu naa ajo metii enkanyit ewueji naishiaakino nepik enkitok olee.

Kesidai tukul esiai eramatare olukunguni amu koree lukunguni na keisho terishata dorop oleng aa keeya lapatin oonguan pesioki ninche aisho neiu sii nkiyoitin neme iromosor oree si enkai naa keetai lchogooni kebulu sinye asioki sininiche ore tiatua lapatin oonguan okuni naa indim atimira nitum iropiyani neaku ore lukunguni naa eeta esidano amu ore tolari neisho kat uni neaku kesioki naa aret olaramatani.

kadamu enkiteng'enare naitomoki iltung'anak esiai naipirita eshumare oropiyiani eimu duo iturrruri lopaashipasha tiatua ilubot nikitii ore sii enedukuya naa nchere anidol anaa equity keeta eniko peeshum iropiyiani olaasak lenche oltung'ana weniko sii peisho kuna kishu anaa kuna ropiyiani enche natushumaki neeku ore duo piidol enetipat nchere ajo kesidai teneitamoki iltung'anak ajo kaji iko ino ofisi e equity peyasisho kaji iko peramat iltung'anak lenyena aa nedukuya naa kaji iko piisho iropiyiani enche kaji iko peshum iropiyiani enche naa kanyio esidano natum iltung'ana loimu inasiai enchumare oropiyiani tiatua equity.

Keetai esiai naturi mbareti neuni endaa si duo oleng aisul ninye endaa nauni irpaek oleng tenchoto duo ore enkulukuoni na sidai neaku ore enasiai na nchere keanyu enchanmetasha neturi sii mpareti oleng, keturi enedukuya neitokini atur eniare duo meitauni duo eleshafu otii shumata petumokini naduo atuun endaa anaa irpaek peoku sinche aitobiraki ,neishori enchan neitoki asha, nepiki si entoki najo embolea petum naduo sinye biotisho sidai ele paeki peoku oleng metaa ore duo sinye olaramatani na ketum kenya sinye toki kenya erishata enye nalotu akes.

Keetai eramatare naramati nkinejik siduo oleng, naa nchere ore nkinejik naa nkishu tadake sinche na nchere nkishu taake sinche na nche keramati si duo aitobir oleng, kake ainepu ltunganak keen oleng enkine metumoki si atadai tenkaraki ore naa peeni meidim naa sininye atinyikae ainguraki kewon nyoo endaa amu enakamba nemeisho metabaki ai wueji netii endaa, neaku inepu duo ore sininye enakine medaa ,neaku idol ake sinye ajo ore biotisho enye mesidai oleng ore sii enkae na nchere, kesidai eneeni enakine amu keinyel ninche ndakin, kepuo anyaa nebaki ade ake sininche nepuo angelaa neaku keara ltunganak neaku kesidai duo naji metaa kemoki sinye ajo keishaakino nanya ene wueji ake metaa meidim sininye ake ashomo duo ajo manya enasita ena.

Kadamu esiai naitamoki duo irkijanani tanaa ltunganak lenarishata teneikunari embae oloingani edigitali eimu esiai einternet metaa keitamoki duo ltunganak ajo ore duo esiai nekitii na kishakino netaa kiyie nikias esiai oloingangi amu ore mashinini kumok nikingira aitumia netaa mbaa ake oloingangi ipirita, keyeu nai neiriwai irkiliku, kenejia oshi ikuni pepiki ropiyani keyieu oshi ninche ikuni peasi nkulie siaitin eimu nyoo esiai oloingangi, neaku kadamu oleng ajo ore sai ata ining ajo ketai ntumoritin napasha toldukai ake sinche sai opaasha nitamoki ltunganak mbaa oloingani mbaa einternet, keneikuni teneasi mbaa oloingani eimuni esiai e digital

Koree tenkaraki enkibelekenyata oorishat netaa nchere koree tenarishata peyieu entoki najo maisha card nataa ilo nkopisini nadumgieki amu inewueji nake ilo atum nadungieki amuesiai enaipirita enkipirta eserkali amu ore enarishata amu ,ore taata maisha card eewuo etiu enaa enkipande kake eibelekenye duo ninye metaa keeta enkolong nai expire naishunye nkolongi enyenak nintoki si alo adung aibelekeny amu nejia naa etiu erishata enkibelekenyata esaai.

keetae sinkoliotin sidain oleng ohangla naakeing'uaya enkop najo iljaluo anchere ore ele sinkolio naa kenyorr atarany duo lelero loljaluo eseremita naa duo sininche ena ekira duo sininche aas duo emasho enche sidai naaku kore duo oltarnya obo ohangla lanyorr oleng naa olikae oimaki iselenken anchere anitum eselenkei nikirik nikintoki siduo ayie erishata kake ore duo aisul nikilotu kenya aiturra neeku ore duo ohangla naa yioloti oleng anyor inye ilo sinkolio oimaki iselenken enarishata naake etaa elejisho niaku kanyorr oleng naa kadol osi ajo keiteng'en naa duo elelero lena rishata.

Kadamu ee kanisa nabo naseremishoreki tenarishata naji enecatholic naa ore ena kanisa keeta ninche esiai enye erikore aa kepaasha tonkulie kanisani aa nchere koree pisipu olojo bishop kiatae si sininye olojo father aa nchere ore lelo na niche larikok sapukin tiatua inakanisa e katolik, ore si ninche naa mishakino ninche neamu enkitok anaa olee kake keam ninche kanisa neaku ninche ltunganak ninche oasaki ltunganak lenkai tekanisa neaku koree manyisho enye pookin naa peyamai ninche kanisa neaku ore embae sidai teninche na nchere keutu ajo keatai enkanyit nairuki na ninche opuo dukuya nepuo aitengen ltunganak, menoshi na kelo pooki tungani dukuya, kake keishakino na ninche ake eikaja eraa aare, ebaki naa ke father arashu olojo bishop.

keetae enyorata sapuk oleng natii atua irmareita, aa nchere ,keetae enkitok orpayian naa keyieu duo naa keutu enyorata enche pookin olong ahsu pooki rishata. eisul ninye enoshi kata, enuta enkitok, neku keyieu naa ore lee neutu enyorrata enye. metaa ore sii ninye eselenkei enaa ena kitok naa keshipa sii ninye nedol ajo, ketii enyorata sapuk olenge enuta, sii ninye neshipa naa olamrei, neeku ore sii ninche lotii dukuya, neeku keeta si ninche ena najo oi duo tenaa nanu, neeku kitodolu enyorata sidai natii atua olmarei, aisulaki enoshi kata enuta enkitok.

keetae erishata sapuk oleng e teknolijia tenarishata eimu enchot enkisuma, aa nchere, ketareto nkera ena rishata metaa kidim aanoto sii ninye enkisuma naing'uaa pooki dupoto olosho aa eimu oloing'ang'e tenkaraki esiai najo ene teknolojia ore ene dukuya naa nchere ketaa ore mtihani naasi anaa entemata naasi, netaa olingange etumieki eimu sitevnajo ene teknolojia ore, siii enkae naa keetae moter bet naa kisaakino ntumia nkera naa natii sukuulini, kuna naabulu metaa, kemoku naa siii nince esiai oloing'ang'e neeku, ore kenya duo enyikaa irishat naa kebulu ninye enkerai eyiolo, esiai e teknolojia tenkaraki enkisuma naa enye, nainoto teina rishata.

ketii imbaa kumok naayau sirkali ena rishata aa nchere, kenyok duoo oye ebaiki pookin luboto, metaa kitamoki ppong'ae enetiu ina iai nayau, aa eing'ua esiai najo kwanza ing'uaa jamii aa kelotu aret iltunganak oing'uaa ilubot napaasha, metaa ketum sii ninche, nena duo tokitin naayieu sirkali. neishaakino naa sii teina rishata, metaa ore sii ninche naa kebaya ewueji naa kebaya pookin ngae terishata nabo.

ore tena rishata naa nchere keetae inkauntini. naa ore kuna kauntini, naa keeta sii ninche sirkali enche naapashipaasha, neeta erikore enye. neku eya ninepu naa sii ninche epuo duo aiguran too nkulie kauntini, neeta duoo sii ninche entoki enye naa ebaiiki negira ayau county neeku inepu ipot ilaasak pookin, neipot iltungana leina county pookin, neipot ilarikok pooki neitamoki. nenyok duo sii ninche ajo, ore tenebo, neiguran, nedala tenebo. nenyikaa naa erishata, nelotu osotua. neesisho pooki toki aitobirari oleng.

ketii ilarikok opashipasha, oota isiatiin sii duo napaasha, kake amaa, naaduo naa keeta ii ninche enkolong enche, naa keeta intumoritin enche, nepuuo airorie iltungana ninche neku keyieu duoo naa iltungana, naa ore ntonat enche naa kitodolu ajo kerikori esidai, ata iss enkishopo neitodolu esiai enche ajo, kesidai oleng tedukya iltungana, naaduo orikito neiningisho sii ninche aishooyo enkiok, neitamoki, neningisho sii ninche. neishooyo sii ninche duat enye aa kengari naa duat teina rishata.

ketii ibaa naaasha telosho obo le kenya, nchere, ore ilarikok netaa kejo oitutum iltunganak pookin. neliki siiduo duat enye naata, ore sii enkae naa nchere ore larikok nenyokita aajo oi duo eyau ninche olningo, pee eningokinoi ajo, pee eningoi iltunganak, pee eningoi ilarikok pooki otii shumata, metaa ore esiai neasi tenebo, nenari damunot, neendelea naaduo esiai erikore aitobirari metaa olloiship. kake ore ene dukuya naa nchere, eya ninepu etii ilarikok naa keeta esiai enche, keetae, ilarikok sii tena naa mees imbaa enche, tenkoitoi naishakino, neeku keetae iltunganak naa kejo ore ntokitin naishaakino orkuaak lenche.aa ore nena tokitin, na kishaakino neret iltungana llilo osho anaa lina luboto. neeku ore larikok enaa ore baa naabayie tena rishata naa nchere, keyieuni naa kore osotua naa ninye ninye entoki etipat narik iltungana, neesishoe tenebo, nenyorunoi, amu ina eyieu naa ena rishata.

keetae siiduo aisul imoyiaritin napaasha naa kejing atua seseni looltungana, nebaiki duo naa ore siii ninche irkeek oishaakino nebak ina moyian, nebaiki naa kepaasha, ebaiki naa keitu etumi teiina rishata. tenkaraki naa ore duo ewueji neitu ebaiki ina moyiian neeku kishaakino nishori irkeek amu kepaasha naa sii ninche irkeek, tenkaraki ewueji netabayie emoyian, enaa emoyian duoo niata. kake ore ene dukuya naa, ketemi oshi olchani pee edoli ajo kainyioo eyau eishunye ewiki, anaa eishunye olapa, pee edoli naa duoo ena ketii enkibelekenyata, kake ore duo etaa naa eitu ibelekenya naa nchere, ore oltungani omuoi naa kesipuni. ore teneitu eibelekenya, neitokini sii aisho olikae shani, anaa olikae shata, meta pee etilaki naaduo siii ninye anoto biotisho. kake keyieu naaji niliki oltunganai. ijo katoijoyie ngole ele shani kake, eton ake duoo aningito oshoke. kebaiki tena naaji kaningito enapake. neeku kintoki sii ninye aret nikibelekenyaki olchata. nitalaki naaduo siiyie anoto biotisho we nkai tedukuyu.

kesipae tukul ajo keetae duo enking'urata o siatin, enaa kepuoi duo ainining'u ibaa nishoori mpala. kake eya ninepu kipuo tenkumoi. kekira kumok oleng kake keyieu, pookingae neesakini ina bae. keya ninepu etaa ejo leo tungana ematoosh olaini nake, keesakini oltungani obo obo. kake eya ninepu irkulie mikirupa eeta enkanyit. epuku olikae tesiadi nelo dukuya. neeku naduoo megira atumoki sii ninche kuldo duo aishoyo baa anaa aaramat iltunganak kake kesidai oleng amu, ore peoshi olaini naa kereti pooking'ae, terishata enye neitobirari esiai terishata dorop oleng.

keetae oleng esiai naitamoki iltunganak duo aitengen oleng. naa ore duo entoki naishoru ena naa nchere akesidai teniningu oltungani kintamokitoi niasisho. naa ore enkae sii naa nchere ebaiki naa keetae sukuul. kepuonu ade larikoko, kaji ikunari ina siai, meitamokishoi. keetae ilashumpa sii laijo ena, oota sukuuluni enye. nepuonu aitamok isukuuluni ajo ore esiai enche naaji ikunari. neishooyo siduo duat enye. naa kainyioo eyieunoto enye.

keetae huduma aa nchere ore huduma naa ewueji naa keesieki baa pookin natii olosho le kenya. kake, ore duo huduma naa kesheti kuna opisini te pooki county meeta ore iltungana leina county naa kidim aanoto nena services pookin esirkali, terishata nabo meidim siiduo atupuku. idol ajo keetae county e turkana. kidim sii nince aishoi. keetae sii ninche ne lamu, keetae sii ninche ne kibra, keetare ine embu metaa kidim duo ltunganak ainoto ina siai nayieu terishata sidai. naa kidim ainoto te luboto enche namanya.